Ĩno nĩ ĩroneka nĩ rithiti ĩrĩa mũndu aheagwo agũra indo na nĩ tũrona nĩ agũrĩte indo nyingĩ mũno haũ kĩanda na nĩ nyandĩke ciothe o hamwe na mbei ya o kĩndũ o kĩndũ arabũ haũ kĩanda hakaandĩkwo mbei ya indo ciothe. Rithiti ici nĩ ihũthagĩrwo harĩ kũiga mathabũ thĩ-ini wa biacara nĩgũo kũmenya nĩkiĩ kĩendetio na nĩkĩĩ kĩrĩ wira-ini nĩgũo gũtigirira atĩ wira ũyũ ndũnathiĩ hathara o yothe na nĩ wakorwo ũkĩhetũkio o wega, ona ningĩ rithiti ici nĩcihũthĩkaga nĩgũo kũonania atĩ mũndũ nĩ ma nĩ kũgũra agũra kĩndũ gĩkĩ na akĩrĩhĩra kogũo ndari na thiiri o wothe. Haũ kĩanda nĩ tũrona nĩ haandĩkĩtwo thiirĩ ũrĩa ũtĩgarĩte thũtha wa kũgũra indo ici. Rithiti ino no tũrona no yaandĩkĩtwo rĩtwa rĩa ndũka iria ĩrendia indo ici na hamwe na namba ciao cia thimũ nĩgũo rĩrĩa ũngĩenda kũmakinyira ũkorwo ũkĩmanyita na njĩra ya raithi hĩndĩ ciothe.

ĩno nĩtũrona nĩ message ya mũtambo wa Safaricom wa gũtũma thimũ ũrĩa ũĩkaine na wa M-PESA. Message ici nĩcironania atĩ mũndũ nĩakorwo agĩtũma mbeca kũrĩ mũndũ ũngĩ. Message ĩno ĩcokagio kũrĩ mũndũ ũrĩa weka ũhoro ũcio wa gũtũma mbia kana ũrĩa wamũkĩra mbia thutha wa rĩrĩa arĩkia gũtũma kana kwamũkĩra, ĩrĩ ta rĩthiti ya kuonania atĩ nĩamũkĩra mbeca ici. Message ĩno nĩĩkoragwo ĩrĩ ya bata ũũ atĩ nĩteithagia andũ kũhota kũbuatĩrĩra kũrĩa mbeca ciao ithiĩte na ũrĩa cihũthĩkĩte, ona ningĩ nĩĩteithagia rĩrĩa andũ aya a thimũ mararora mbeca cia ngungo iria ciatũmirwo kuma harĩ mũndũ ũmwe nginya harĩ mũndũ ũrĩa ũngĩ makamenya ciatũmirwo rĩ na ciatũmirwo kuma kũri ũũ nginya kũrĩ ũũ. Ona ningĩ message nĩiteithagia harĩ kũiga rekodi njega ya mbeca cia mũndũ iria ciĩ thimũ-inĩ gũkĩra ũrĩa mbeca cingĩũrĩra kũndũ kũngĩ cirĩ cia coin no ici citingĩũra na nĩũramenya ũrĩa wothe ũcihũthĩrĩte.

Haha nĩ tũrona nĩ kũndũ thibitarĩ-inĩ hena andũ erĩ nĩ maroneka ũmwe nĩ mũndũ arĩa marigitaga andũ kana mũrori wa ũgima mwega wa mwĩrĩ na ũcio ũngĩ mararora nake rekondi iria tũterĩtwo nĩ cia kĩĩ. Nĩ tũrona nĩ thibitarĩ tondũ kũndũ gũkũ nĩ gũtherũ mũno na kwĩna ĩndo cia thibitarĩ ta gĩbaba gĩkĩ kĩa ndawa ona kana mabũku ma rekondi ona kĩndũ gĩkĩ kĩnene gĩa kũigwo ndawa ona nĩ tũrona atĩ mũtũmĩa ũyũ nĩ ekĩrĩte ngũo cia thibitarĩ na nĩcio ciratũma tũmenye nĩ ha marĩ. Ona nĩngĩ nĩ tũrona nĩ kĩndũ marabaara na mararora meena ũbarĩrĩrũ mwega nĩgũo makorwo makĩnyĩta maũndu marĩa magĩrĩire na matigakorwo makĩhĩngĩicania rekondi ici. Oho nĩ tũrona atĩ nĩ kũndũ kwĩna riũa ona nĩngĩ thĩĩ nĩ kũroneka gwĩkĩrĩtwo tairo nĩgũo gũtĩgĩrĩra atĩ kũndũ kũũ gũkũ kũrĩ na ũtherũ ũrĩa wagĩrĩire hĩndĩ ciothe.

Haha nĩ tũrona, harĩ na mwana mũrũaru, ũrĩa ũkomete thibitarĩ-inĩ. Mwana ,ũyũ, hihi nĩ kũrũara ararũarĩte mũrimũ mũnene, nĩguo aratuĩka wa gũkoma thibitarĩ-inĩ. Nĩ tũrona, ona nĩ ekĩrĩtwo macini, ya kũhuhĩra maniũrũ-inĩ, o hamwe na kũmũĩkĩra irio. O hamwe, nĩ tũrona guoko-inĩ gwake, arĩ na kanyamũ ga kũthima ũrĩa thakame ĩrahũrwo nĩ ngoro, nĩguo kuona kana nĩ ĩrahanyũka, kana ĩrathiĩ ũrĩa yagĩrĩire, nĩguo gũtigĩrĩra atĩ maũndũ make mothe nĩ marorwo ũrĩa kwagĩrĩire, nĩguo gũtigĩrĩra atĩ ena ũgima mwega wa mwĩrĩ, thutha wa gũikara ũũ thibitarĩ-inĩ. Nĩ tũrona hena mũndũ ũkĩte kũmũcerera thibitarĩ, nokorwo hihi nĩ mũndũ wao, ũrĩa ũkire mathaa ma kũmũrora. O hamwe, thutha wake, nĩ tũrona harĩ na arigitani, arĩa mekĩrĩte nguo njerũ, na nĩ tũrona atĩ nĩo marakorwo makĩrora mwana ũyũ, nĩguo gũtigĩrĩra atĩ nĩ acokererwo nĩ ũgima wake mwega wa mwĩrĩ.

Haha nĩ tũrona atĩ nĩ tũratambĩrio tabarĩra ya gũkũria ũgima mwega wa mwĩrĩ ũkĩhũthĩra mĩtambo ya kĩdijito, thĩniĩ wa Africa. Nĩtũrona atĩ, tabarĩra ĩno yambirie mweri mĩrongo ĩrĩ na kenda, nginya mĩrongo ĩtatũ na ĩmwe, mweri wa gatano, mwaka wa ngiri igĩrĩ na mĩrongo ĩrĩ na inya. Tabarĩra ĩno, nĩraheo mbeca nĩ ikundi ngũrani ngũrani, imwe ciacio cirĩ world future health Africa, world future health Africa congress, na G-tex Africa kuma bũrũri wa Morocco. Na nĩ tũrona atĩ andũ nĩmarerwo meyandĩkithie thĩiniĩ wa tabarĩra ĩno ya gũkũria ũgima mwega wa mwĩrĩ ũkĩhũthĩra mĩtambo ya kĩdijito. Thĩiniĩ wa mbica ĩrĩa ĩhũthĩrĩtwo, nĩtũrona harĩ na mũndũ ũratarĩria andũ. Rĩngĩ aramatarĩria ũrĩa mangĩkorwo makĩingĩrĩra tabarĩra ĩno, ĩhote kũmateithia na gũteithia mabũrũri marĩa maumĩte gũkũria ũgima mwega wa mwĩrĩ na kũũtambia kũrĩ andũ othe.

Haha mbica-inĩ ino nĩ tũrona atĩ rĩrĩ nĩ ria rĩrĩa rĩoĩkaine na lugha ĩngĩ ta mĩbũũ. Ria rĩrĩ rĩtirĩ naũteithio mũnene rĩrehaga harĩ mũgũnda no kũrĩrekereria rĩkũre nĩ gũteithagia nyamũ iria ciikaraga rungu wa tĩiri iria citeithagia gũcogocania tĩiri cikorwo cigĩkũra na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire nĩgũo tĩiri ũcio ũgakorwo ũgĩikara ũrĩ mũnoru. Ona nĩngĩ nĩ tũrona atĩ mĩbũũ ĩno rĩrĩa yakorwo ĩkĩuma nĩ ĩbũthaga na ĩgatũĩka thumu ĩgakorwo ya kũongerera thumu harĩ tĩiri nĩgũo rĩrĩa mĩmera yahandwo ĩgakorwo ya gũkũra na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Oho rĩrĩa mĩbũũ ĩno yoma kũrĩ andũ mamĩhũthagĩra ta nguu nĩgũo makaruga kana kũhĩũhia indo ta maaĩ magwĩteithia na njĩra imwe kana njĩra ĩrĩa ingĩ. O ũndũ ũmwe mĩbũũ nĩ mĩmera kogũo nĩ ĩteithagia kũrora ũhoro wa rĩera nĩgũo rĩera rĩgakorwo rĩigananĩire harĩ mĩmera na harĩ nyamũ nĩgũo indo imwe itakahinyĩrĩrĩe irĩa ĩngĩ.

Haha nĩ tũrona harĩ na nyoni irĩa ciũĩkaine ta Flamingo. Nyoni ici cionekaga iria-ini ria Naikuru bũrũri-inĩ ũyũ witũ wa Kenya. Nyoni ici nĩ tũrona ciĩ na rangi mũthaka na ciĩ na magũrũ maraihũ na ũhoro ũyũ nĩ ũteithagia atĩ bũrũri witũ ũgakorwo wa kũgũcĩrĩria andũ a gũceera kũma na na njaa magoka kũona nyoni ici o hamwe na irĩa rĩrĩ. Ũũ nĩ marĩhaga mbeca nĩgũo mahote gũceera iria-inĩ rĩrĩ na kogũo nĩ kũrehaga mbeca harĩ bũrũri witũ. Ũndũ ũngĩ nĩ atĩ nyoni ici nĩ ĩrĩaga thamaki na indo ingĩ ĩrĩa cĩkoragwo iria-inĩ rĩrĩ kogũo cigateithia kũigananĩrĩa rĩera nĩgũo rĩgakorwo rĩigananĩire. Nĩ tũrona atĩ nyoni ici nĩ nyingĩ mũno nĩ amũ, nĩ ciciaranaga na gĩkĩro kĩa igũrũ nĩgũo cĩgakorwo cĩgĩtamba nĩgũo irĩa cia kua cĩgakorwo cĩkĩeherera ici ingĩ cigatiga nyamũ nyingĩ nĩgũo gũtikanaage cia kũgũcĩrĩria andũ.

Nĩmogarũrũku maingĩ magũmagĩra aikari a gĩcagi kumana na mogarũrũku ma rĩera. Marĩa maumanaga na maũndũ ta kũrekereria rĩera rĩũru, kumana na makambuninĩ. Kana gũitĩrĩra gĩko marũĩ-ĩnĩ maitũ, o kana ũrengi wa mĩtĩ. Maũndũ marĩa magũmagĩra andũ a gĩcagi nĩ ta andũ aya nĩmakoragwo mehokete mĩgũnda yao atĩ nĩkuo marĩrutaga ũboco wao wa o mũthenya. Koguo rĩrĩa kwagĩa na ũgarũrũku wa rĩera, nĩũkoraga atĩ mbura rĩmwe nĩyanyiha, na mĩmera ĩrĩa marahandĩte ĩkaga gũkũra na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Kana rĩngĩ mbura ĩkaingĩha ĩgakĩria gĩthimi, na mĩmera ĩrĩa marahandĩte ĩgakorwo ĩgĩthũka na gũtharario nĩ maĩ marĩa maraha mĩgũnda-inĩ.